Mochomei boisioni amun ipu kapetetab kasarta ako yae barnotik kochutchi kerichekab pokitet akonam koyai biik koek che seretos ak che tegemeanen boisionikab biik chekonu seretet ako chorsa ako imuchi kerat ichenden, ole iitin kipet malik keatunen icheket.